Tijni ng'iyo yore mar omo oganda kumoro achiel to konyogi yudo yore mathoth magineno ni ber konyo jopiny kuom ngimagi mapile pile mondo kik gibed gi chandruok moro amora.

En gi mit moro ma nya omo mor mang'eny kuom nyithindo kata jomadongo mondo ngimagi kik bed gi kuyo mondo wigi owil gi shida magin go.